Kii anyun netesei tai eng' yutoyu ko mito kolsetab ketik ako kikere anyun askarik chetelelsot kokere anyun kandidet nekolei ketik ako kora kii anyun nakere ko kikekol ketin chechang' mising' eng' oli

Ngengalale anyun kasarta nebo tukun chekinomei eng chokchinet ko biko eng kokwenyu akot yo ikenyi kiy neu kari kocham anyun komailochi tukun chetos tektaeke manyor akot majera yo nome tukuchuto

En kerunenunyen anee ak kit netos ikaroo ko kit nemile bik missng ko chemiosanii anyun kanam anyun tombishet ako uyon iyoki ko en echek anyun komonyoljin chepyosa koyakaa kiyak anan ko tyony aketukul.

Ngeng'alale anyun boishetab kebiit ketik akekol anyun ko eng' kokwenyu ane ko cham komito biko chekikosomonji anyun kolsetab ketik chemengech ako inyoru eng' kapchoit chekikonetkei akobo boishoni ko kikekol ketin chechang' mising' ako oldoi

Eng ngalaletab atepto ak katunisiet anyun eng oratinwek alak chebo Kenya ko angen anyun chebo kap kokoyo, amu ngo kaotunkei anyun kocham akot lagokwok ko yo kure kainaik ko okure chebo kamengwai eng lakwet nebo tai ko nebo aeng ikure eng nebo babait.

Eng' ng'alek chekiakas chechang' mising' komwoei biko akobo anyun chito netopenun omitwok eng' kerunenyu nekiamwa anyun ko kararan mising' itinye chichito kikure nutritionist amu inendet necheng'un anyun omitwokik chemokotin anyun iyam yo imiyoni ako yoei isop araka

Kiy anyun neshiabuati eng metinyun ndaker anyun boishoni yoe bichu ko nyoni metinyun boishet ap ketik chekekole chemengech eng koot ap selele ko yuto anyun ko cham kendeni anyun ketik chemengech sikenyi biko chenyoko alei sialde.

Nekikere anyun eng pichait ni ko kobotindet nemito kotini anyun mosongik chi ko inendet anyun komi koboibochini rurutik ako kere kole kakorurio ako karibu koim anyun kekes bechuto.

Eng' komostaab kolset anyun eng' ole abunu ane kocham anyun yo kimochei kekol cheu pandek anan ko kipsongik kocham kekuregei anyun kou kokwet ko ikure anyun jirani neng'ung' nyikokolun ako tuun ndikaotar obe nyokolji inendet

Eng koret ole abunu anyun ane ko yo kakoyam emet missing ako matokorobon koek keny kocham anyun ko mi boishek ak kokotioshek chekikotebi koek keny ko icheket anyun ko cham kobendi akoi oinet akotienji anyun cheptailel nengwany akokur ropta

Ngengalale anyun boishet ap kotunishet eng kaplem ko cham ko kiy nebo komonut mising eng icheket amu inyoru akot yo kakemwa anyun kele bo tumdo kou mutai ko cham anyun kobuoni bikap kokwet kobek akoi lakok che mengech ako yoto anyun ole nyekeomishei mising.

Cham anyun echek inyoru kobotindet netinye tukaa chechang ko yoon kakokol bandek en imbaret kotuchi anyun eng kwen eletos koolchi anyun cheuu suswek chombo nepier grass amun choto anyun chemo kobochi tukyik.

Ngeba anyun ng'alek ap chokchinet eng koret nabunu ane ko kiy anyun nekikotur biko ako kikokoromit mising ko ole riptoke bichu yo tinyei tukun che tos mokotin kenem eng chokchinet konitok anyun koibu koumionio biik che chang.

Chichii anyun konayat mising en Kenya ak Africa komukul amun inendet kolee kiyoe kasit nebo kitangasan tukun anyun en redio ak television, ko inendet anyun ko kiyoe tukun chekichungusoni biik ko ak kole inendet konayat mising eng' Africa komukul.

Eng' kerunenyu ane anyun kotoku kole emoni koyamat mising' ako kikere anyun nego chemi koee beko eng' bomboit koyuto anyun ko kikibal biko cheu serikali akechopchi anyun bichuto ole nyikoee kiyakik beek

Ngeng'alale anyun biko chebo keny akokikende kitabushek ako bunu kokwenyu ole abunu ane ko biko cheu bichep koitalel arap samoei bichuto anyun kemwoe kele ki biik chekibo komonut mising' ako icheget ko kibore anyun chumbek asimaip anyun korenyo

Ngaro anyu bichuton toche beek en mbumbuit kobwotwon anyun kenyishek chekimomi anyun robta emet, koyote anyun ko kinyolchech kebe anyun akoi oinet achek kisomok, kianee ak cheptibik chemengech ko kikibendi anyun nyokesil en tamosishek ak kelou beek akoi kaa.

Ngeng'alale anyun Ng'alekab tienwokik ko kii anyun nebo komonut mising' amu kiyenyoru akot yo komochei kebab boriot ko kiityensot biko kelosu neranik ako kora kocham ketyensot yo kimochei keyai kasi ko yuto anyun kocherei biik mising'

Yo kabit anyun cholwokik ako kakikur biikab emergency ko cham anyun komaitu eng' chokchinet tukchekimokti amu inyoru yo kaibirte simet ko ibei akot karibu sait agenge asikobit ole kimite ko nito anyun ko ng'alekab serikali amu maikoini akot sipitalishe chuto karishek cheimei

Eng boisioni togu en pichait ko konon anyun ager ale yuto anyun komi rurutik Che Chang mising amun agere miten Bek en chaangindo ago komi bek anyun en mbar ko chang anyun ngengalalen kesisiet kocham igese chito tugun Che Chang

Kolsetab ndenguk anyun ko kii age nebo komonut mising' amu inyoru anyun matinyei karamet ne oo mising' yo koribei ak semberet amu ngepa semberet ko cham komi kerichek chekebite komanyoljin iser biik chechang' sikonam tumto ko nito anyun koyoei akot kolapate tukun che katakirindoenen

Asimatinyei anyun sipitalishek chebo kokwenyo anyun ng'alekab emergency ko cham anyun ko mwoei serikali kole tikomining sipitalit ako tomo kokonech akot karishek che ndakipirti simu komaitu akot

En kasarta anyun nebo kenaam tukuk yoon itinye chito chokyinet ak ko omiten anyun ochokyini tukuk ko kararan mising yoon oloche okot tukun chekirindoenok asimaumisanak yoon oyoe kasishe chuton, koniton anyun ko monyolu ko kokimutyi sipitali.

Cham anyun sipitalishek asiko ng'alale ng'alekab HIV ak pimanet ko cham anyun koyoktoi biko cheu daktarishek koba anyun kokwonik cheterter ako ng'ololji biko akobo anyun umuhimu nebo kepiman chito

Eng' kerunenyu ane ko kararan mising' iwe chito akeng'ololun akobo HIV amun tukcheobgen ane ko kokawe akeng'ololwa komokoi kokanai oratinwek chikoi itepte chito asinyoru anyun komanamin korotwek

Kibo tai ayoe boishoni bo kolsetab ng'wek ak kitunguik anyun kindatar college ko yuto anyun ko kikakikono mbar nemining' ko kikakilecho akol tukuk chamoche ko kiakol anyun sukumek ak kitunguik ako kipityo komyee ako kialde anyun

Ripsetab ngokaik ko kii anyun nebo komonut ako kikobai biik chechang' mising' eng' Kenya ko kii necham amokchinigei anyun anai ko tukche itekti anyun kori chuto bo ngokaik amu atkomechop anyun komyee kocham komito korotwek chemikoi koityi toriti chuto

asinyoru anyun kasarta ne tos ing'alalchi biik chechang' akobo ng'alek ap malaria kocham anyun kokararan ibun biiko cheuu chief ak community health assistant amu biichutok anyun konaatin miising' ing' kokwet ako muuch koyai icheket biiko kokas akorup ng'otutik chekororon asimanam malaria

Kikere anyun chepyoset neoldoishei eng' soket ako oli bo soket ko mito anyun korot nekaeret ako mito biko chebo anyun hospitali chekabwa anyikebit anyun ole tebe bichuto amu muuch konomdokei biko korotwek